Enetipat enias enabae amu kesidai teniretu ltunganak otii abori nisaidia nincho nona tokitin naijo endaa na kesidai eniret ltunganak amu mayianat oshi ingoruni, ore iretito ltunganak otii abori ana enitii yie shumata na kesidai ina amu kitadolu ajo ira oltungani sidai na ingira angarie ltunganak entoki niata ana enikincho enkai na ekingil nai enkai nikiponiki nikincho nkumok alang nona niata ore tenkaraki ina ninchooyo oltungani na ekibolokino oshi nkulie weujitin sidan ana kaormarei linonneponari nitum nkukie tokitin sapukin alang nona ningira aret lolo tunganak na keji enkaina naishoyo namayiana alang enangamu ore tenkaraki lolo otii abori na kenyor enkai tenimayian iltunganak neaku ore mayianat kingoruni ore si inchooyo ningamu siyie tendaina ingua enkaina enkai amu kenyor esiai enye.

Ore rreteni nasujutae peiboori endoyioroto evalio enterit neitobikori empiron enterit tiatua enkijape torronok naa ore ene dukuya kengasitae aun irkeek amu keisaiyia irkeek aibooyo ina territ naya enkare enkata nasheita, enkata natasapuka enchan naa ikidol ajo keibooyo lelo irkeek teneuni ina territ. Ore enkae, ore kulo mularon sapukin naa kenyokitae aiken, aiken pemeitoki aigil aasapuku neyau lelo muruau sapuki loonap enterit neinyal enkop, egirai sii ilairemok agira aibooyo ena doyioroto enterit evalio enterit teunoto, teunoto endaa, egirai aanyok aun indaki, naa kidolita ore ina unoto oondakin naa kegira oleng aibooyo ina doyioroto evalio enterit, kegira aibooyo amu ore egira aunisho, negira aapik empolea, negira aapik empolea ilchambai lenye, naa idol ajo kegira ailepunye valio enterit. Ore ake aigil teina eunoto oo irkeek, nikidol ajo etonyua aibooyo ina terit.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na esiai enkiremore etisidana enasia enkiremore amu etengenina ltunganak etaa kegira aaishore lchambai lenye anaa enatamayianaka apa enkai ore ltunganak kumok ogira aremisho naetumito irkulie siatin eimu ena kiremore orkulie netum isiatin naibungarie sinye tinewueji netum isiatin nepuo dinche aibungie irmareita lenye etengeneta ltunganak amu ore tenasia enkiremore nikidol ajo kegira esuai ebiashara ailepu ataa keun ake oltungani endaa ore pemayian enkai pitau endaa tolchambai lenye anaa kulo matunda nepuo amit tosokoni nikidol ajo kegira ailepunye biashara ataa maendelea sidan tenkop aang amu kidol ajo egira ailepunye inabiashara egirai si aitumia enkare esidai eimu naa enakiremore ekidil ajo ore ena maendeleo ilepua oleng ma ninye ishaa pekias anaa nkwapi aang

ore engeno arashu imbaa nijo pe iyas ena siai oltungani, naa ing'as aaku ireteni sidan, nidol ajo ekiret tenijuanga esidai, ingas ninye oltungani aing'oru enkikoo eimu ilchoreta linonok ilbotorok teyiee, ashu ninye irkutitik lidol ajo ekidim aateret, ning'as aing'oru mikinko, esiai aniusu ena siai, ore inoto oltungani ina ng'eno ning'il oltungani aaku iyata ireteni linterunye ena siai, ore reteni linterunye ena siai naa ijo mpisai ninterunye ena siai, ore iyata kuna pisai ninterunye esiai naijo ena aashetisho, naa idip adake oltungani ena siai, emu ore peeku itipika oltungani, ireteni sidan niyata mpisai, ninterunye ena siai naa keeku ilo ake aidip, amu ijipange naa esiadi, itipika keon ireteni sidan niyiolo ajo ekiret, naa ekidol ajo kelotu ashet iltungank oleng nisho entaisere sidai golikinot.

ore enikunari ena sii temurua ang, nikidol ajo, eton egira ninye ailepu pii alang' enatiu apa, amu ekidola ajo ore tenakata eimu isiruai nikidol ajo, kegira iltunganak ailepunye olkerti lang anaa enkishopo, ana enkanyit onkulie tokitin kumok. ore eimu enkishopo nikidol ajo tenaa ilarash, negirae ake aishooyo ilapa karash, oishop ilmaasai nikidol ajo kuna masaa eton ake egira aaku kumok, nikidol ninye ajo igila aaku kumok tenakata iji, nikidol ajo kegira irmaasae ailepunye, orkereti lenye. ore tnkayit na kisapuk enkanyit oleng, torkereti lang, amu keyanyita iltunganak ilkutitik olbotorok, nikidol ajo, enkanyit nagira aisho milepu kuliko natiu apa. ore kulo siruai nikidol ajo tenaa kenapa ranyare olmaasae eton ake egirae ailepunye, naa kisapuk negira ashet olkereti loormaasae eimu in anyitt eyenyit ilkutitik ilbotorok.

ore entoki nadamu tenadol ena siiai naa entoki napuoyio iltungank isafarini naalakua onaataana. ore tenakata nadol ajo ilepua ena siai oo ntokitin naitumiae ana igarin, amu ore ap tiapa naa, kitumiae apa nkejek aaapoyie safaritin naalakua, nitumiae ntokitin naijo osikiria, nikidol ajo ilepua tenakata ena siai amu enotoki garin meekure egol, hoo na ore entoki naitagolo tena kata enotoki nena garin, naa entoki naijo tikit amu meetae naa apa tikit netaa ore tenakata netaa mpaka nilak ina gari nelelek eya mpisai kumok, kifaa pee ilak pee ilo enkop niyieu. nikidol ajo eyiue eeku keeta ntokitin sidan, neyieu egolu ninche. ore eimu nena pookin, netii esiai ine wueji, ore ana pee eyauni garin nenotito iltunganak kumok isiatinanaa lelo looreu nena garin. enotito siatin eimu, nena garin naayetuo anaa ninche ilarewak, netii sii iltunganak loitobir, ketii iltunganak laa tenelo pe eingiala egari, anaa netum iltungank aitobira, anaa enaisomeya na sii ninche.

ore entoki nagira aas atene wueji naa enkisuma oo nkera nagira aendelea tene wueji, ore ena kisuma ngejuk nayewuo enkop nikidol ajo kisidai oleng, kegira ailepunye enkisuma oo nkera, amu ore ilepunye nkera kuna simui sapukin, nikidol ajo kegira ailepunye enkisuma oo nkera, ilepua, enkisuma o nkera aore enaa egirae aitumie akuna simui, nedol empisha, entoki naisum, nigil aisum entoki naiusu enaduoo pisha, nikidol ajo kegira ailepunye esiai enye, egira aelewa tesdai. ore ninye tena pisha nikidol inaduoo kera, nikidol ajo kegira aatumoki te darasa. meeta enemegira atumoki atodua ajo kainyioo nagira aendelea, niisum entoki nagira ina mualimui aisum, nikidol ajo kegira aitelelaki irmalimuni esiai, enaa enagira sii ninche nkera aasioki aibung',ee kesidai ena kisum ng'ejuk eewuo amu, etonyorra ninye nkera sukuul amu kenyor nena simui napuo aitumia, nikidol ajo kegira alejaki nkera misumata, nikidol ajo enoki sidai oleng'.